Ee kit negonon nenyone metinyun ngunon en komosii ko komoswek ab ee letaetab logoywek en emetab Kenya. En komosii ngunon ke nyorchini ofisisiek chechang che Leto logoywekab emet ak ole kicontrolenen ee moshinishek che uu redio, tv ak tuguk alak che uu computaishek en olombo gaa anan ko tounishek. So ngunon en ireyu kimuche ngunon kenyorun ngunon headquarters chebo ee biik chebo ubelelezi en komostab ee town, so ngunon komosii ngunon ko toretech en ele oo en ngalaletab retio komuche kokonech kimnotet ne oo missing sikimuch kesich logoywekyok koit olombo gaa ak tounishek chechang missing.

Kit eeh nenonye metinyun ngunon inoker pichaini ngunono ogere pichaitab presiten nenyonet William ruto jii ne kii introducen kii nekibore hustlur fund eeh ak komuch kotoret chi tugul ne uu mama mboga en olombo gaa ak tounishek chechang. Inendet ngunon ko kicher tuguk chechang che uu tuguk che uu korik kimuche kotech korik che kimuche keityin chitugul en olombo gaa ak tounishek, ngunon kicher tuguk chechang che uu ngunon eeh tuguk chechang che uu kocher ngunon kazishek chechang kazi mtaani en olombo gaa ak kocher eeh komuch ngunon kocher revenue en olan tugul. Ngunon presiten ini ko kicher tuguk chechang en Kenya kimuch ine ko kochob oratinwek ak komoswek alak kochob ee ole bune garitab maat, kimuch kocher ee ele bune garitab maat kong

um kit nenyone metinyun ngunon en ireyu ko kakimuch kegonech ee choranet ab belyot en mulango ini, iborwech ngunon komosii kole kimuche kenyorun ele mii belek sana sana ako ngunon ingeger belyot ii komuche koborwech kolee oo en tyogik tugul chemiten bukwet, ngunon kimuche kenyorun tyogik chechang kebendii kegere komosii. Koborwech ngunon kole mii tyogik chechang. En ngunon ingeger belyot ii ko belyot ngunon ko mwoech kole en belyot komiten tyogik fievu che echen ko belyot ko angenge en ichek che miten gurupit noton, so ngunon iborwech kolee belyondoni koboru kole mii tyogik chechang ngunii ngunon, mokele belyot inegen nemii orini, kimuche kenyorun tyogik che uu cheplanget ii, ngetundo, kimuche kenyorun ngokikab timin ii ak alak chechang missing che uu

En factories che uu chu ngunon komuche kotestai en kazit chechang kobarait kazishek chechang akobo biik ak temik chechang en olombo gaa. Ngunon imuche kotemis temikyok komin ngunon ee tobacco en imbarenik chechang ak komuch koyokto kobaa seroshek che uu chu sikomuch kosich ichek melekwek chechang missing. En komosii ngunon kenyoru ngunon ee kompunit nemuche ko producen sigaret nekibore tobacco, ee nekimuche ngunon keboishen en ele oo missing ak kimuch kyalda ye kakimuch kochobok en ngunon, so ngunon tobacco ngunon ko toretech en ole oo kogonech koboosten ee en minutik chechang en imbarenikyok kimuch kemin en ele oo ngunon sikotoretech ngunon koboostenwech economy nebo kenya.